Ore enailotu indanunot aainei tenadol ena pisha ore ena naa enker naa endupas neibungita olaramatani, ore elearatani naa keidimayu naa kegira aibung ena kerr egira aramat ashu egira ajo pee eyieng ashuu egira amirr. Keidimayu naaji negira aramat aitayu orkikwei otii nkejek, ashuu keidimayu negira naaji aun aa keidimayu nemuoi, keidimayu sii negira ajo pee mirr negira aineneng ajo kempisai aja idim naaji ena kerr nelo, neidimayu negira aing'uraa ena kerr tenaa kemuoi peyiee eramat. Neeku ina nalotu ndamunot aainei, tenadol nanu enapisha natii ele tung'ani wena kerr.

Ore enaiko, eyieunoto esokoni pelimu endaa naun ilairemok naa, ore ake peeku kesapuk eyieunoto endaa naje, tosokoni, ore ake peilep, nitodolu naa ina ajo, ore enadaa naa ninye eyieuni oleng, iltung'anak tesokoni. Neliki naa ina ilairemok, ajo inadaa enare neun ninche tesapuko tesokoni, peepuo naa amir amu eniya endaa nemeyieuni tosokoni, alo amiri, nemelo naa inadaa. Naa ekiliki ina, ilbulabul ajo, ore inadaa meyieuni naa tesokoni. Neeku, ina naa naidim atolimu eyieunoto inadaa tosokoni. Neeku nena naitodolu eyieunoto endaa naun ilairemok tosokoni lenye.

Ore eng'eno arashu imbaa nayieu pee aas enasiai onkukui, naa imbaa kumok. Enedukuya, keyieu naji naisumare arashu naata eng'eno naagut naipirta esiai eramatata onkukui. Pa ore ake nemoi enkuku, nayiolou naa aing'ura ena kuku ajo, kemoi naing'uraki naa irkeek onare naud naisujie peyie, ishiu naa ena kuku. Nenare naata inkilani sidan esiai naishop tenkata pookin nagira aramat inkukui. Kenare si nayiolou enkolong naisho enkuku arashu ilbulabul lenkuku eneeku kitayu irmayai. Arashu ilbulabul lenkuku enkolong namoi. Nifaa nayiolou enapik irmayai lonkukui esaa naitayu naa ina kuku irmayai, peyie mimin naa kulo mayai. Neeku nena baa, ifaa nayiolou.

Ore ebaye nagira aasa tana pishaa naa kadolita naa olpolisi oibung'itaa oltung'ani. Ore ele ltung'ani keidimaii netupurishee arushu eitaai ebaye nataasa nemee nyoori naa. Nadolita ltung'anak oibung'itaa apiik atua nkaari. Keetai ltung'ani onyaala ele ltung'ani enia naa pee ipikitaa ana aari ayaa naa ilpolisi pee eepoi eiyeloo ajoo kajoo apaa etaasa, kaa mokosa aitaasie neitalaaki naa paa teneeta ntokii natuupuroyie neishuuki. Neishukuni naa enia ntokii nepoo naa sii nyaa aar ele ltung'ani pee iyee eitumie nkaanyit nemeitooki apuruisho. Nadolita enkaari napikiitai ele ltung'ani anaapie. Nadolita ilkulee ltung'anak obuatere naa elee lpolisi oibung'ita ele ltung'ani eng'ilaa. Neeku nena aidiim nanu atoliimu tena giraa aasa tena pishaa nadolita.

ore ee mbae arashu ee ntoki nadamu tanadol ana siai naa kadalta laisotuak logira aretu ltung'na kitua aisho ndaa tangarake nkolikinot nagira nyee aimaa naaku ore ana naa mbae sidai oleng tenereti ltung'na kitua asho ndaa peimetoki naa ninje apukoo naaku kadolita laisotuak ong'uaa nkambunini nijo red cross arashu kambunini akeyie naati losho lekenya nagira aretu ltung'na tomurua aisho ndaa peisaidia naa ninye te maisha enye pemetoki lamei aya ninye naaku embae ana sidai oleng natiship tomuruak netiship ltung'ana pooki enidol laisotuak ogira aret ltung'ana tongatitin naagol naaku inia nalotu ndamunot ainen tanadol ana bae